Kikuren marakwek icheket kemine ak ko toree orowek somok asikobit Kiam, kimine icheket en imbaret be tilil ak ko momoche timndo aketukul ak ko kibiite asikobit kibire icheket asikobit komabar koristo ak ko icheket ko kakimiin en kinuet oriit amun motindo inendet anan chii nekamin inendet komotinye mbar neoo mising.

Kinete icheket kotem imbaret kotililit asikobiit kotok elekemine minuti choton asiyeityo imut icheket kotemis kotem imbaret ko kararanit yeityo keburburen ak yeityo kemin ichop lainishek ichop lainishek kobaa lain yeityo imiin minutikuk en oreet nekararan yeityo yerut kesemberchi ak kitutisheji icheket asikobit kostokee kiit aketukul nesamis neimuch koter icheket simayai korut, yeityo kikutisheji icheket asikobit konyor tukuk tukul chemokying'e minutichoton.

Kounetab kawek en factorit asimuch asiyeityo kechur icheket kisto makatet nebo barakiat asikenyor kawek chekororon cheimuch kochob kawek chekiyee chekororon mising asikobit keboishen ak kenyor kawek chekoron chemotindo yoityet aketukul.

Kobotishet kobokomonut ng'amun inendet keyoe asikobit kenyor amitwokik chekiome en kokwenyon, kobotishet kora kotoreti kijanaek chemeng'echen sikonyor kelchinoik icheket ak konyor rabishek cheboishen atkai kora, kobotishet kora kobo kelchin ng'amun iyoe icheket keibe kobaa emotinwek alak tukuk chekokinyoru en imbarenyon asikobit kenyoru kelchinoik ak ko imuch rabishechoton chekokinyoru en kelchinoik imuch keboishen en oratinwek chechang kou kechoben oratinwek, kisomesanen lokok, keboishen en oreet aketukul nemie, kobotishet kora kobokomonut ng'amun yoe biikab kokwenyon koik icheket cheyoe kasit neoo mising ak kobit lot icheket konyor kelchinoik asikomuch komut look icheket koba sukul amun nyoru rabishek cheisomesonen lookwak.

Boishoni ko ngaetab chaik en factory asikobiit kenyor chaik chetinye icheket kororonindo nekararan neimuch kialda ak kenyor komonut nekararan mising, boishoni keyoe atkai kora sikeisto chaik cheachen kobiit kenyor chaik chekororon cheicheket komololio ak acheket che imuch keng'a kenyor chaik chekororon mising.

Boyot neinendet nebute kawek chekokoruryo sikobiit koib kobaa factorit sikobiit konyor kelchin inendet ak ko inonii ko kobotishetab kawek choton cheimuch koboishen inendet yekokeib kobaa factory konyor kelchin neoo mising.

Kiit netesetai en yuu ko kobotishetab nyanyik neiboti kokwet akeng'e icheket asikoib ak konam lobutishechi icheket nyanyik che kokoruryo asikoib kobaa indonyo kwalda asikonyor kelchinoik icheket, kiit neteseta en yuu ko icheket cheiboti nyanyik asikoib ak konam koboishen icheket ak kwalda ak konyor kelchinoik cheimuche kotoreteng'e icheket.

Minetab indisinik kinete chito akobo kasini en inendet konyolu kotilil imbarenyin kotililit ak konam kotem komie konyor imbaret nekararan, kotililit imbaranoton asikobit kobal inendet kering'oi chekiminchin indisinichuton ak konam kotub inendet indisinichuton ak konam korob beek icheket chekibiten asikobit komayam ng'amun mii en emet neyamat, minetab indisinichuton kora inete chito asikobit korib indisinichuton kostechi tukuk cheimuche koib koimutik asikomaimuch korut komie indisiondoniton.

En pichait ni taa ko kabatisyeet ab mbaret komakibaishen kercheek ab kasari kebiteen mbaret ako imuuch kebaisheen mbolea anan ko ngemine minutik chutoon kebaisheen ngatateek ab tugaah asikobiit kemiin minutik komakibaishen tuguuk ab kasari, en pichait nebo aeng ko bitet ab mbaret kebaisheen kercheek ab kasari che chotoon koimuuch koib asenet ne wooh ako ne ma kararan inendet eng chamet ab gei nebo boruek kyaak amuun imuuch koyenchiin agoibe kaimutiik che chaang en borto ako tuun koim bortoo en inendet ne yae kabatisyeet en mbaret nyiin, ako en pichait ne tai kora ko kabatisyeet ab kebaisheen, oret nekiboo keeny ko nebo pichait nebo aeng ko kabatisyeet ab pichait kebaisheen ko kabatisyeet ne kibaitii mbaret kebaisheen kercheek ab kasari neimuchei inendet komagararan en minutik che miten en mbar.

Bokomonut kobotishoni ng'amun kimuch kebaen tukaa asikobit kokonech kelchinoik cheech mising, kobotishetab netesetai en ireyu ko imuch kialda asikenyor kelchinoik chechang asikomuch keboishen oot kisomesanen lokok anan oot kimuch keboishen en oreet nekararan neimuch koib kelchinoik chechang en kokwet nenyonet, kobotishoni kobo maana anan kobo komonut mising ng'amun imuch kialda ak konyorunen kelchinoik cheuu kechoben mwaita noton nekimuch keboishen kechoben amitwokikyok atkai kora.

Bokomonut keyai boishoni asikomuch kitaban tukuk chekororon ak cheyachen asikomuch kenyor choton chekororon ak kinam kisto choton cheachen asimoib asenet konam koyachekitun ikoo.

Bitunat koroi mising en korenyun amun kiboishen koroi mising kebimonen chii aketukul ngotinye maleria asikomuch kenyor kinya inendet kot kotinye maleria anan ko motinye.

Look choton icheket chemiten sukul cheineteke kosoman koboishen muswoknotetab kasari cheicheket ko look chemeng'echen cheimuche icheket konetke kotakonai ak konetke akobo muswoknotetab kasari yeinetenete inendet.

Kiiton kobokomonut boishoni ng'amun imuch konai chii aketukul nemiten kobotishetab akobo ribetab tukaa konai akobo tenyi inendet ak konai kiit aketukul ak kobo tenyin kiiton kobo komonut mising ng'amun noton neyoe kenai tetaa kot kobet anan komiten, kobiit kora kenai kelee tinyee cheko chetiana nebo chii aketukul asikobiit kenai kiakik kelee bo kapchii aketukul noton neimuche kotoret asimobetyo anan simabiit komobet chii kiakikyik noton netoreti ng'unon kenai kelee koimuch kikoi koimutik tany aketukul noton netoreti icheket kenai kelee tany aketukul kotindo kiit neimuche kworor akobo tanyiton.

Bo maana boisioni anan bo kamanut boisioni en kokwet nyaan amuun taretii en kirindait ab mianwagik che chaang che uu poliomyelitis eng lagook che mengeechen sikobiit kenyoor lagook che tindooi chamet ab gei nebo boruek kwaak missing bo kamanut kora missing sikomuuch keib ngalek tuguul agobo lagook che mengeechen sikobiit kenai kele ainon ne tindoi miando sikomuuch kinyaa inendet, bo kamanut boisioni amuun imuuch kinyaa lagook chotoon che maimuchei gei che matinyei rapisheek che imuche ibaak kobaisheen komuut lagook kwaak iba kinyaa che imuchei ichegeet konyoor kercheek chebo buuch en serikali nenyonet ii ago imuuch ichegeet kinyaa ako nyorjigei ichegeet chamet ab kei nebo boruek kwaak ak ko kerkeit ak chi tugul nemiten eng kokwet nyaan nema imuchei gei anan ko neimuchei gei ko kakimuuch ichegeet koityi konyoor kercheek koyaan serikali.